Nĩ hũthagĩra mũtambo wa M-pesa kũrĩhĩra indo ndagũra, ona kũrĩha maĩ, thitima, na nginya bithi. M-pesa nĩ ĩrehete mawĩra tondũ ona thikũ ici wathiĩ matũra-inĩ nĩ ũrakora kwĩna nduka cigana ũna cia ajenti. Oho mũndũ no ahote kũigithia mbia M-pesa-inĩ. Ona mũndũ no aige kahinda ka mwaka nĩgetha rĩrĩa akenda kũhingũra wĩra, kĩndũ ta wĩra ũguo, ona kana kuongerera wĩra mũndũ no ahote atekũhutia mbia icio. Ona ningĩ, M-pesa nĩ ĩheanaga ngombo harĩ arĩmi anini nĩgetha mũndũ ona no ahote kũiga wĩra kana ona kuongerera. Koguo nĩtũrona ũrĩa M-pesa ĩteithĩtie harĩ ũkũria wa wonjoria.

Nĩ wega mũndũ gũkorwo na insuarance yake kĩũmbe nĩgetha ona rĩrĩa mũndũ arwara na abatara kinya gũkoma thibitarĩ, mũndũ ndagũbatara gũcoka mũhuko nĩgetha arĩhe kĩmanjĩka kĩu, tondũ insuarance ĩrĩa akoretwo akĩrĩhĩra nĩ ĩkũhota kũrora maũndũ mau mothe. Ona ndawa insuarance nĩ ĩrĩhagĩra. Ningĩ ona rĩrĩa mũndũ abatara gũthiĩ kũrorwo kũrĩ ndagĩtarĩ, mũndũ ndagũcoka mũhuko tondũ insuarance nĩ ĩroraga mau mothe.

Mũndũ no ahote kũruta mbia kuma akaunti-inĩ yake arĩ na kaadi ya ATM, ona ningĩ mũndũ no arore mbeca iria citigarĩte akaunti-inĩ. Oho, mũndũ no ahote gwĩtũmĩra mbia kuma akaunti ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ, kana ona no atũmĩre mũndũ ũngĩ. Ona ningĩ mũndũ no ahote kwĩikĩria mbia akaunti-inĩ yake na nginya harĩ marĩhi ta ma thitima ona kana bithi na maĩ, arĩ na kaadi ya ATM.

Nĩnjĩtĩkĩtie ũhoro wa kũruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi nĩtondũ ona nĩ wathĩki harĩ Ngai, na nginya nĩ ũhoro wa kũgoca Ngai na kũmũtambũra nĩtondũ nĩwe mũheani wa indo ciothe. Ona ningĩ ona ũngĩrora mandĩko-inĩ nĩguo gwekagwo nĩ mababa maitũ na nginya nĩgwathĩtwo ona ningĩ ũhoro wa kũruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi nĩũrehaga irathimo na ona nĩtwĩtĩkĩtie atĩ Ngai nĩathiaga ona akĩongagĩrĩraga mũndũ, kwoguo nĩkĩho nĩkĩhoto kũruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi na mũndũ wothe mũkristiano nĩabataire kũrũmĩrĩra watho ũcio wa kũruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi.

Andũ nĩ mathiaga kuona nyamu cia mĩthemba ĩtigaine ta mĩrũthi, ngarĩ na ona nyoni cia mĩthemba yothe. Werũ wa Maasai mara, ona nĩ ũikaine na nyamũ iria ciĩtagwo wildbeast iria ithamagĩra bũrũri wa Tanzania mweri~inĩ wagatandatũ. Na kogwo andũ aingĩ nĩ mendaga gũthiĩ kwĩyonera magegania maya. Oho, nĩ kũri na rũrĩrĩ rwa Mathai rũrĩa rũkoragwo na ũndũire mũriku na kogwo andũ nĩ mathiaga ona gũthoma na gwĩkeneria nĩ ũndũ wakuona ũndũire wao.

Haha hena mũngano wa andũ maikarĩte hema-inĩ. Hena mũtumia wĩkĩrĩte kabuti ka hwaiti ara nĩ ta aramabundithia mazoezi, na andũ nao nĩ ta marageria gũtwarana na ũrĩa areka.

Ũyũ nĩ mũbango wa matanya ma ũrĩa bũrũri wagĩrĩire gũkorwo ũkũrĩte gũgĩkinyia mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩna. Haha, hena mĩako ngũrani ya ngorofa, ta makanitha, na mĩako ya bata ta nyũmba cia biashara cia thirikari na cukuru. Ona nginya hena, nyamũ cia gũkinyia internet iria ciĩtagwo booster

Wa mbere, mũndũ nĩ arabatara gũkorwo na marũa ma kuonania atĩ ye nĩ mũciarĩrwo wa Kenya ta birth certificate ona kana ye nĩ mũhe rũtha rwa gũkorwo agĩtwo Mũkenya. Ona ningĩ, mũndũ nĩ arabatara gũkorwo akinyĩtie mĩaka na akorwo na gĩbandĩ nĩgetha ahote kwĩyandĩkithia harĩ gũcagũrana.

Gũkũ, nĩ thibitarĩ haha hena twana tũtatũ, tũnini, na hena arigitani ona ningĩ hena mũciari ũrĩa ndĩreciria, nĩatĩ kwĩna mwana ũrakomete thibitarĩ, kana ũkomete thibitarĩ, na nĩmoka gũkũngũĩra gũciarwo gwako, tondũ ona nĩ ũrona hena nginya keki, na nĩmakenete mũno.

Rũhonge rwa NTSA nĩruo rwandĩkithagia ngari ciothe bũrũri-inĩ na gũtigĩrĩra ciothe nĩyacihe raicenci. Ona ningĩ nĩ iroraga ngari na gũtigĩrĩra atĩ ngari ciothe nĩ ikinyanĩirie ikĩro ciothe. Oho rũhonge rũrũ nĩrũroraga atĩ ngari iria cirakua mũingĩ cirĩ na mĩcibi na ngabana. Oho NTSA nĩtigagĩrĩraga atĩ kwĩna ũgĩti, ũgitĩri barabara-inĩ, na ĩkaga ũguo na gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ nĩ mũbundithie maũndũ maya. NTSA nĩtigagĩrĩraga atĩ ndereba othe barabara-inĩ mena raicenci na nĩa, na nĩ abundithie wega. Oho rũhonge rũrũ nĩruo rũthondekaga curriculum ya ũrĩa ndereba mabataire gũkorwo mabundithĩtio.

Ĩno nĩ mbanjeti ya bũrũri wa Kenya, ya mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ na ĩtatũ, nginya mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ na ĩna. Nĩ ĩronania ũrĩa kũratanywo gũtũmĩrwo mbia, na ona nginya kũrĩa mbia cirathiĩ. Ta rĩu haha, mbia imwe nĩ cigũthiĩ kũrĩ mbunge ya bũrũri, iria ingĩ, nĩcigũtwarwo kũrĩ judiciary, na icio ingĩ kũrĩ thirikari cia kauntĩ na ingĩ kũrĩ executive ya bũrũri. Ona ningĩ, nĩ ĩronania kwĩna mbeca citakaigana na ona hau nĩmaraonania ũrĩa marabanga, ũrĩa megũtigĩrĩra atĩ nĩciaigana.

Haha hena gĩkundi kĩa anake mekĩrĩte nguo ngũrani kwoguo nĩkuonania nĩ ikindi igirĩ iria ciratahaka mũbira wa magũrũ na nĩ irang'ang'ana gũcindana, na kuhotana. Oho hena andũ marerorera mĩbira kũrĩ amwe maikarĩte thĩngoinĩ ona amwe maikararĩte nja wa nyũmba ĩno ya ihiga.

Ũyũ nĩ mũthuri ũrarĩria andũ aingĩ tondũ ona hena speaker na nĩ anyitĩte kanyamũ ga kwaria. Nĩ aronekana araruta wĩra kabuni-inĩ ya Kenya Airways tondũ thutha wake hena kanyamũ kandĩkwtwo Kenya Airways.

Rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ, nĩ mekagĩra nguo cia rũwa rwa mbũri, mbũkũ ona ng'ombe na ningĩ nĩ maikaraga nyũmba iria cigitĩtwo na nyeki, na gũkũ mĩena-inĩ nyũmba ciakoragwo cithondeketwo na tĩĩri. Ona ningĩ, rũrĩrĩ naruo rwa mathai, nĩ maikaraga nyũmba cia nyeki na nĩmekĩraga nguo cia rũwa tondũ nĩwakoraga mũno rũrĩrĩ rwa mathai nĩ rwĩtĩkĩtie na nĩ rũkumĩtie mũno nyamũ tondũ nĩguo ũtũro wao. Ona ningĩ rũrĩrĩ rwa thamburu nĩ megĩtaga nyũmba ciao na nyeki na magekĩra nguo cia rũwa.

Nyĩmbo cia kĩrĩu nĩ ihutĩtie andũ ethĩ na njĩra igĩrĩ, wega kana ũru. Ũru wa nyĩmbo imwe cia ici nĩatĩ nĩ ũgũkora atĩ nyĩmbo-inĩ ici kwĩna mbica njũru cironanio na koguo andũ ethĩ no magerie kũrũmĩrĩra ũrĩa kũrekwo nyĩmbo-inĩ ici. Kana ona magerie kwĩringithania ũthaka wao na andũ acio maraina kũu. Koguo nĩ ũgũkora atĩ amwe a andũ ethĩ nĩ magwĩthũra na ona meire. Oho nyĩmbo cia kĩrĩu ciĩna o wega waguo ta nĩatĩ imwe nĩ cia ndũire ngũrani, kuoguo andũ ethĩ nĩ makũmenya ũndũire wa andũ angĩ na oho gũthundũra na kũhota nginya kwĩyaria.

Gũkũ nĩ thibitarĩ. Hena mũrigitani na hena mũtumia wĩna kana. Mũtumia ũyũ nĩ aronekana arehe mwana wake kũheo njanjo, tondũ onongĩrora mũrigitani nĩ aratheca mwana cindano ya kĩero, Koguo mwana ũcio arehwo njanjo.

Ũyũ, nĩ thukuru wa yunibacĩtĩ, thukuruinĩ wa yunibacĩtĩ, nĩkũrĩ kothi nyingĩ ciĩkagwo, ta engineering biacara, na nginya kũruga. Na o kothi o kothi, nĩ ĩrĩ kũrĩa ĩkagĩrwo, citikoragwo citukanĩte ta rĩu haha ũkĩrora, ũyũ nĩ cukuru wa biacara.

Nĩ kũrĩ Citizen, NTV, KTN na K24. Nyũmba ici cia mohoro cithikagĩrĩrio mũnonĩ andũ aingĩ tondũ rũthiomi rwao nĩ rwa Gĩthũngũ kana Gĩthweri, kuoguo cithikagĩrĩrio nĩ ndũrĩrĩ ciothe tondũ andũ nĩ rũthiomi nĩ nĩamakũigua rũthiomi rwa Gĩthũngũ ona kana nginya Gĩthweri.

Gũkũ nĩ thibitarĩ tondũ nĩndĩrona ngari cia gũkua arwaru ambulance. Haha ambiuranci-inĩ ĩno hena mũtumia mũritũ, nĩaronekana nĩ arahũrĩrwo mbica ho. Thikũ ici andũ aingĩ o harĩa mathiĩ nĩmendete kwĩhũra mbica mũno, ona kana nginya ũrĩa mareka, ũndũ wothe andũ thikũ ici mareka marahũra mbica ici na magatwara nenda-inĩ. Ndigwĩciria ũũ nĩ ũndũ mwega, andũ nĩmarabatara kũ, kũnyihanyihia ũrĩa mare, maronania maica mao nenda-inĩ. Tiwega, tarĩu tondũ mũtumia ũyũ nĩ mũritũ ti wega ona hanini .

Thirikari nĩ ĩtigĩrĩire atĩ mwana wa kairĩtu nĩona gĩthomo, na oho nĩagĩa na kanya otakarĩa mwana wa kahĩĩ akoragũo ahetwo. Oho, thirikari thirikari nĩ ĩhingũrĩte cukuru cia cia kothi cia moko nĩgetha ona airĩtu arĩa matagĩire kanya ga gũthĩi cukuru mahote gwĩbũdithia kothi na meyandĩke na ona nginya mahote kwandĩka arĩa angĩ ona ona-oho thirikari nĩ ĩgathĩkĩte mawatho ma kũthiria maũndũ moru ta kũgimaria oho kũgimaria airĩtu na kana kũhikithio kwa tũirĩtu tene.

Karati nĩcikũraga na mĩeri ĩrĩ kinya ĩtatũ, na thutha wa ũcio nĩcigethagwo. Ciagethwo, mũndũ abataire kũruta mahuti mau ma igũrũ nĩgetha citigathũke. Mũndũ ndagĩrĩirwo nĩ gũthambia kinya rĩrĩa ihinda rĩa kũciruga ciakinya nĩgetha citigathũke. Nĩcibataire kũigwo handũ hahehu ta burinji-inĩ, na onokorwo mũndũ ndarĩ na burinji, no aige karatathi-inĩ na akunĩke biũ nĩgetha rĩera rĩtikaingĩre na gwĩka ũguo karati citigũthũka. Mũndũ nĩarabatara ona akĩiga burinji-inĩ kana nginya tũratathi-inĩ tũu, nĩarabatara gũkorwo aciũmithĩtie biũ nĩgetha citigathũke.

Aya othe haha nĩ ateng'eri hena mũteng'eri wĩtagwo benard omanyala omulwa. Nĩ mũkenya wa mĩaka mĩrongo ĩrĩ na kenda na ateng'eraga mahenya ma mĩrongo ĩtatũ na mĩta igana, mita magana merĩ nginya mita magana mana. Nĩahotanĩte mahenya ngũrani tarĩu mwaka wa ngiri igĩre na mĩrongo ĩrĩ na ĩrĩ nĩahotanire thĩiniĩ wa mahenya ma thĩ ma common health na nĩatwĩkire wa mbere thĩiniĩ wa mahenya mau ona ningĩ benard omanyala nĩokaine ta ũmwe wa atang'eri , ũmwe wateng'eri warĩa mateng'eraga narua.

Andũ a rũrĩrĩ rwa Maathai mũno mũno maikaraga mĩena ĩno mĩũmũ, tondũ nĩ moĩkaine mũno na ũrĩithia ,na mendaga kũndũ gũkũ kwĩna mĩgũnda mĩnene ona ĩtarahũthĩka nĩ ũndũ wa ũrĩithia wa ng'ombe ciao. Nĩ moĩkaine gũikara mĩena ya Rift Valley, ona mĩena ya Kajiando, na nginya ona amwe nĩ maikaraga thĩ rwa gũkũ Maasai Mara, kana ona nginya Amboseli.

Haha hena mũrigitani, ona hena gĩkundi kĩa andũ maikarĩte hema-inĩ maramũthikĩrĩria mũrigitani ũyũ. Mũrigitani ũyũ nĩarataara andũ ũhoro wa mĩikarĩre mĩega nĩgetha mahote gũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, kana ũrĩa ona ũrĩa mabataire kwĩrora.

Rũkũngũ rwa thimiti nĩ ũgwati mũno harĩ ũgima wa mũndũ wa mwĩrĩ. Mũndũ angĩhuhia rũkũngũ rũrũ rwa thimiti kwa ihinda inene, ona no aremwo nĩ kũhuhia na ahĩe mũno na araware mĩrimũ ta asthma kana ona mĩrimũ ĩngĩ ya gĩthũri. Mũico mũico mĩrimũ ĩno nĩĩrehaga mĩrimũ ta cancer, na o ũrĩa tũĩ cancer ndĩrĩ kĩhoni, na kuoguo nĩ ũgwati mũno tondũ kinya mũndũ no akue. Nĩgetha kwĩgita na maũndũ ta maya mũndũ rĩrĩa arahũthĩra kana rĩrĩa arĩ handũ hena rũkũngũ rwa thimiti, nĩagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra karembeko. Na ona mũndũ nĩabataire gwĩthema mũno kuonana na rũkũngũ rũrũ.

Gĩkĩ nĩ gĩcigo gĩikaragwo nĩ andũ aingĩ, na ho hena mũtaro wĩna maĩ ma takataka, na ona harĩa harigicĩirie hena takataka nyingĩ mũno. Ũũ ti wega nĩtondũ nĩũraiga andũ ũgwati-inĩ wa kũrwara mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ gĩko, ta mũrimũ wa gatema, kana ona mĩrimũ ya nda. Icigo nyingĩ iria cikoragwo mataũni-inĩ mũno nĩũkoraga atĩ nĩgũkoragwo na mathĩna maya ma takataka kũrehwo na nĩgũkoragwo kinya na maĩ ma gĩko marĩa macũngagĩrĩria andũ ona kũrwara mĩrimũ mĩũru ĩrĩa ĩrehanagwo na gĩko. Kuoguo kanjũ nĩmabataire kũrora maũndũ ma ũtetheru nĩgetha andũ matikarware.

Mũirĩtu ũyũ, nĩaragathĩrĩria ũrĩa mũndũ, kana ona kambuni cingĩhingũra, na cihote kwiyandĩkithia biacara ciao nendainĩ. Thikũici, andũ aingĩ kana ona kambuni nyingĩ, nĩcihotete kwiyandĩkithia, na makahota ona kwendia, kwenderia indo ciao nendainĩ, na kũgathĩrĩria. Nĩ, nĩ ũndũ mũhũthu mũno.

Nĩ njiguĩte ũhoro wa rũĩ rwa Tana, na ningĩ ona ngaruona, rũkoragwo rũrĩ rwariĩ mũno, rũĩ rwa Tana, rumĩte kĩrĩmainĩ kĩa Mount Kenya na nginya mũtitũ wa Aberdare, na ruitagĩrĩra thĩiniĩ wa Indian Ocean. Gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩta, kenda na ĩtano harĩ igana kĩa maĩ ma Nairobi, maumaga rũĩinĩ rũrũ rwa Tana, na aikari makĩria ma mirioni inya a Nairobi, makoragwo makĩheo maĩ nĩ rũĩ rũrũ. Ona ningĩ rũĩ rwa Tana nĩrũtũmĩkaga, maĩ ma rũĩ rwa Tana nĩmatũmĩkaga gũtwarithia thitima, na ona maĩ ma Tana, nĩmatũmĩkaga harĩ ũrĩmi, arĩmi aingĩ arĩa maikaraga mĩkĩrainĩ ya rũĩ rũrũ rwa Tana, nĩmaitagĩrĩria mĩmera yao kũhũthĩra maĩ maya ona ningĩ, aingĩ nĩ nĩmarutaga maĩ makũnyua, na kũhũra nguo kana ona ma maũndũ marĩa mangĩ ma nyũmba, makĩhũthĩra maĩ ma Tana.

Nĩ hũthĩrĩte iTax kũrĩha magooti makwa, wa mbere iTax, ĩhotaga mũndũ kwĩyandĩkithia ona ningĩ nĩ ĩteithagia mũndũ gũcokia magooti ona kwĩyandĩkithia harĩ magooti o mothe mũndũ arabatara kũrĩha. Ona ningĩ mũndũ nĩ ahotaga gũthingata ũrĩa akoretwo akĩrĩha marĩhi kana ona nginya ũrĩa magoti marĩa abataire gũkorwo akĩrĩha. iTax nĩ ĩhũthĩtie maũndũ mũno nĩ tondũ mũndũ ndarabatara gũthĩĩ obici cia magooti, nĩgetha acokie kana ona arĩhe magooti make, nĩ tondũ mũndũ no eke maũndũ maya nenda-inĩ. Koguo n ĩrahonokeria mũndũ mathaa na nĩĩramũhonokeria mũndũ kuma gũthiĩ gũbanga raini nene ũkĩringithania na tene ũrĩa kwaragwo raini.

Thikũ ici, nĩ ũhũthũ mũno mũndũ kũgĩa na marũa ma kũmenyithanio nĩ borithi, nĩtondũ thikũ ici mũndũ o kĩrĩa arabatara nĩ kwĩyandĩkithia nenda-inĩ. Mũndũ eyandĩkithia nenda-inĩ, ona gũtigũkorwo na maũndũ ta ungumania kana ona ũrĩa gwakoragwo tene atĩ andũ mandĩkaga marũa na marũa mau mathiaga kũigwo kũu mĩeri mĩingĩ tondũ nĩ andũ aingĩ mageretie twanya tũu.

Rĩrĩ nĩ irũa rĩronania ũtonga wa mũndũ kĩũmbe kana ona ũtonga wa andũ arĩa mahikanĩtie. Nĩrĩronania ũtonga wao na ona ngombo iria moete. Irũa rĩrĩ nĩ rĩa bata mũno tondũ nĩrĩteithagia mũndũ ahote kũbanga mbia ciake, na ona nginya mũndũ no ahote kuoya ngombo cia kĩmbeca, kana ngombo cia ona ngombo cia manyũmba, kana ona mĩgũnda. Ningĩ mũndũ no ahote kũrora ũtonga wake ha kahinda na ahote kũrora harĩa abataire kwĩrora nĩgetha ahote gũbanga ũtonga na ngombo ciake.

Ũyũ, nĩ mũthemba wa nyoni iria ciĩtagwo flamingo nyoni ici cia flamingo nĩcikũraga nginya kiro ithatũ na nuthu, na cikũraga kuma nĩgetha cikinye gũkũra biũ, imwe nĩcikũraga kuma mĩaka ĩtatũ, na iria ingĩ cigakinyia mĩaka ĩtandatũ. No ũkũrũ gũkũra gwacio kũringanaga na mũthemba wacio. Bũrũrinĩ ũyũ witũ wa Kenya, flamingo nĩcikaraga thĩinĩ wa iria rĩa Naikuru. flamingo, nĩciendete iria rĩrĩ rĩa Naikuru, nĩtondũ nĩ iria rĩkoragwo rĩihũire cumbĩ, na kũu nĩkuo cikaraga mũno. flamingo nĩ irĩaga thamaki nini, ona kana tũgunyũ tũrĩa tũnini tũkoragwo thĩinĩ wa rũĩ.

Aingĩ a aikari a icagi-inĩ monaga ũboco wao harĩ ũrĩmi. To irio tu, kinya bithi kana nginya mbeca cia kũrĩha marĩ maũndũ marĩa mangĩ, monaga harĩ ũrĩmi. Koguo ũgarũrũku wa rĩera nĩ ũtũmaga magetha mathiĩ thĩ, na ũgacũngĩrĩria nginya thogora wa irio ithiĩ igũrũ. Nĩ ũrakora atĩ, thikũ ici ona nĩ kũrathiĩ mweri gũtaurĩte, na wagi wa maĩ nĩ ũtũmaga mĩmera yao yũme na magathiĩ hathara, nĩ tondũ ona nĩ kũgũra magũrire mbegũ ico. Rĩmwe nĩ ũkoraga nĩ kũrĩ hĩndĩ ona gũkura mũno na mbura ĩgathũkia kinya mĩmera ya arĩmi na ĩgatũma ĩthũke.

Ũyũ, nĩ mũtumia wa rũrĩrĩ rwa Mathai, ũkĩmũrora, nĩ mũndũ ũnyitĩtie mũno ũndũire wake, nĩtondũ ona maũndũ marĩa mekagwo tene, rũrĩrĩinĩ rwa Mathai, ta gũtũra matũ mũno, kana ona nginya gwĩkĩra mĩgathĩ ĩyo ya Mathai, enacio.

Gũkũ nĩ thibitarĩ, hena mũrwaru, na mũrwaru ũyũ nĩ mwana, nĩekĩrĩtwo nginya mĩrukĩ ya rĩera, na ona ũngĩmũrora mokoinĩ, ena nginya cindano, na guoko gũkũ kũngĩ, nĩarathimwo thakame yake. Ngĩciria nĩndĩrona ũndũ ũyũ nĩwatha mũno, na andũ nĩmabataire gũcokia ngatho, nĩũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ, tondũ tarĩu ũkĩrora, mwana ũyũ nĩmũnini mũno, nĩ wa mĩaka ta ĩna, na arĩ thibitarĩ. Andũ nĩmabataire kwĩmenyerera, na ona macokerie Ngai ngatho, nĩũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ, ona ũyũ wĩ haha mwenainĩ, no akorwo nĩ mũciari wake, kana ona mamawe, no nĩ mũndũ wĩ hakuhi, nĩaragua ihoru mũno, na ona nĩaronekana nĩahinyĩrĩrĩkĩte.

Tekinorojĩ, nĩhotithĩtie andũ kũnyitana narua, ona andũ marĩ handũ haraya, mũndũ ona no ahote kwaria na mũndũ wĩ bũrũri wa nja, agĩtũmĩra nenda. Ona thikũ ici, andũ nĩmarahingũra ikundi cia wĩrainĩ, makahota kwarĩnĩria nendainĩ, kana ona ũgakora, andũ arĩa mathomaga hamwe, nĩmokaga namakahingũra gĩkundi nendainĩ, na o mũndũ akamenya ũrĩa ũrĩa ũngĩ arathiĩ na ona kũhĩtũkĩra ikundi icio,, amwe nĩmonagĩra mawĩra, ningĩ, mũndũ no ahote gũtũma marũa ma bata handũ haraya, kũhĩtũkĩra nendainĩ.

Ũkĩringĩthania airtel na mpesa, airtel nĩ raithi tondũ ta rĩũ ũgĩtũmĩra mpesa ũ gũtũma ciringi ngiri ĩmwe ũkũrĩha ciringi ikũmi na ithatu, no ũgĩtumĩra airtel, mũndũ akũrĩha o ciringi ikũmi na imwe. Ũgĩtũma mbeca kuuma airtel ngĩnya airtel nĩ bure, no ũgĩtũma mbeca kuuma mpesa ngĩnya mpesa nĩ harĩ marĩhi. Ũkĩhũthĩra airtel, mũndũ ona angĩenda kũrĩhĩra indo ta thitima kana maĩĩ nĩ bure, ningĩ airtel nĩĩheaga atũmĩri ayo kadi ya bure mahind kuuma mahinda kwa mahinda. Ona andũ aingĩ maugaga kũhũthĩra airtel nĩ ũndũ mũhũthũ tĩ ta mpesa nĩ nditũ hanini.

Mbeũ njĩthĩ, nĩhũthagĩra nenda ta TikTok, Instagram, Twitter, na Threads, na ona Facebook. Aingĩ ao, gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene, nĩ ũkũmakora TikTok, amwe, nĩ ainĩ, na amwe ona nĩmathondekaga kũhĩtũkĩra TikTok. Gicunjĩ kĩrĩa kĩnene kĩa mbeũ njĩthĩ, mendete TikTok nĩtondũ nĩmahotaga kũmenya kĩrĩa kĩrahanĩka thĩinĩ ona kana nginya bũrũrinĩ, na ona aingĩ nginya makona nyamũ cia kũmakenia o kũu.

Ĩno nĩ nduka ĩrendia indo cia ũndũire ta ikabũ, ciandarũa ona kana ciondo. Ona oho nĩndĩrona indo cia tene ta inanda cia nyĩmbo. Nĩ nyendete mũno indo cia ũndũire tondũ nĩcindirikanagia ũndũire wakwa, na cigatũma ndĩtĩĩre ũndũire wakwa.

Ũyũ nĩ thukuru. Kwĩna ciana ciratũmĩra komputa. Thikũ ici mathomo ma komputa nĩ maheanagwo thukuru. Ũhũthĩri wa komputa harĩ mathomo nĩũteithĩtie mũno nĩtondũ mwana ona ndangĩriganĩrwo kĩrĩa athoma, na ona nĩakũmenya maũndũ maingĩ mũno ma ũguni.

Ngũkũ thece cindano nĩ ũgwati mũno harĩ ũgima wa mũndũ wa mwĩrĩ, nĩ tondũ no ĩcũngĩrĩrie mĩrimũ ya nda, na ona no ĩcũngĩrĩrie mũndũ nginya kwongerera kiro, tondũ ndĩrĩ na bata o wothe harĩ mwĩrĩ wa mũndũ.

Ithurano nĩ cia bata mũno, nĩ tondũ mũingĩ no ũhote gũcagũra atongoria ao kumania kũrĩ ũrĩa mũnene na nĩwe mũtongoria wa bũrũri, mangabana ona MCA. Ithurani nĩiteitha, nĩciteithagia mũingĩ kũruta atongoria arĩa mataramakenia, kana ona atongoria arĩa matararutaga wĩra hau gabere. Ithurano nĩ njera, nĩ njĩra njega mũno ya gũcagũra mũtongoria ũngĩ, nĩgetha hatigatuĩke atĩ mũtongoria ũmwe nowe ũratha bũrũri kwa ihinda rĩnene. Ningĩ ithurano nĩcironania wathĩkĩ harĩ watho wa bũrũri na nĩrarehe waragania ũtongoria-inĩ. Ithurano nĩcitigagĩrĩraga atĩ o ndũrĩrĩ o ndũrĩrĩ bũrũri-inĩ nĩyathikĩrĩrio, tondũ ithurano nĩ cia andũ othe tici, ti atĩ nĩ cia rũrĩrĩ rũmwe.

Gĩkĩ nĩ kĩgathĩrĩrio kĩa Visa ya East Africa. Nĩ kĩronania atĩ mũndũ agĩa, mũndũ no ahote kũingĩra mabũrũri matatũ ma East Africa na nĩmo bũrũri wa Kenya, Rwanda na Uganda. Kĩrĩa mũndũ arabatara , nĩ mbica na nĩ ĩronania atĩ mũndũ eandĩkithia harĩ Visa ta ĩno, ĩkuoya o thikũ igĩrĩ, nginya thikũ ithano nĩgetha yume.

Ĩno nĩ nduka ĩrendia indo cia ũndũire ta ciondo, ona mĩgathĩ, na nginya ngũbia, o ho hena nginya nguo cia ũndũire irĩa cia tene ona nginya mbica.